Akinye komii covid-19 kokiui sobet iman amun kimokebendote ketegemonen rabishe chekikekonor chii en chekikesaven anan ko chakula chekimii stoke keboishen joton.

Ye aaldai inchirenik achobe ole aaldaishe kokararanit atko mami chapuk alak tugul, koityo asaisai oliik oleji oalwo samakinik. Ooldoe beiit ne ma ghali. Ooldoe rahisi.

Ngaal psyongik eng duket atya kiwekwo robinik chemachutkei alechini machutkei robinik ngeyai robinik komyee

Kikotoret bik bankit ab stimet amuu maiwendi oleloo icheng'ei robinik amu mi simet

ministry nekikoibji bik ab Kenya kobun cheuen ko nebo robinik anan ko finance amun kikwoo ng'uny ak yakset neoo mising

Opisisiekap SHA eng kokwetnyu kebendi dispensary anan ko health center ibirijistan en yotok. Ko ngomosikchi iwe huduma centre iwe irijistane yotok.

Ortunwek chekikinde korib tyong'ik simaam tuga kokikochi korib bik ab wildlife simaam tuga ako ngwam keliboni

Imuchi ketuiyeke biik ab kokwet ak keyai usapi anan keyai tililindo nebo ainet kokokopiit chabuk chemii ainet asimameiyo tyongik chemenye orit anan kongoek yakekomuchi kokorobun imuchi kecheru tagalgalok chemii ainok si gendee taban sikebel.

Tukuchu ko Aina nebo ngwek, kirise akicheng nyanyek tunguik ak mwaita atya ikarangan akeam

Maasai mara ko kinaak mising akobo tiong'iik che kigure eng ngeresa "The big five",tiong'iik che echen, ako mising kora ko kinaak akobo tiong'ik alak che kigure kipongusiek che pendi eng group. Pendi koyoisot Tanzania ak kobwone Kenya, chechang' oche.

Atityondoni komochome amuu kibo Keny amuu muj koba lakok keyatita ako konyor alamok eng borwek kwaak

Tuguk chebo komonut eng yu ko kainet, registration number, tarik, account name, account number ak kot.

Kasari ko kikoiib napasitab akenge muswoknotet amu kikoyai tuguk koek rahisi. Imuch ong'alal ak chi nemi pitonin, imuch ong'alal ak chi nemi Nairobi. Imuchi agot isoman imitei kaa eng chekigure online, ak okergeitu ak chito ne kiwo agot sukul college olin lo.

Sipitalishek ap kokwet ko kikotoret karishek chekekuree ambulance. Kot koit chito nemioni mising komuchi kelapatee agoi sipitalit neo ole imuche ketoret, anan koit kwony nemache kotum kolapatee kora. Ngot ko kasindan taktarisiek chemi yotok ko lapatee umbulance.

Owendii sipitali kasarta nekamian kityok meleen iwendii sipitali komemionii ko nko memianii itepjinii gee mewendii sipitali akoi eeh yekemian kityok.

Ngot ko kwaal simet ak mobois komye, awektoikei ole kwaale simoit, ak asom aleji mobois simoni komye, otoreto owolwo simoit age anan ochobwo.

Ngaal amitwogik eng duket alejini chitoap duket" amu kaal tuguk chechang eng duketng'ung',asome ale iteswo tuguk alak

nitani ko alamet nee ibaruu kolee en youtak komitaa benkit ne keguree equity , benkini keguree equity ko kekitai eng mudaa ne kigosirta ago kigoeet benkinitak kegure equity

Eng yu agere bik aeng, agenge ko daktari nebo kelek ne kigurei eng kingeresa dentist. Age ko chito ne amei keldet, ichergin dakitari nebo kelek chito ne amei keldet keldet.

Koroi ko ratutiet nemache keyokto kong'ete komosto age agoi age. Imuchi iaal tuguk iboisie simet ak kiyokun kong'ete ole kakiale agoi ole imitei.